Mokuongo aikora mar piem kod jogo mosetegno e ohala katemo mondo wachlre. Ok ogima yot odwaro chuny motegno kabisa. Ohala nyalo lwar to kamano otimore nyaka abed motegno kendo apuonjra koa kuom makosa matimo. Mar adek, lokruok nitie ohala kendo gino timore mapiyo saana. Nyaka an kaka ja ohala abed motegno kendo atim kaka owinjore. Ka ohala ochakore nyaka aikra mar ng'eyo ni thoth mag sechega biro bedo e ohalano. Kae kaka ohala ochakore kendo ka ohala dhi nyime. Mogik ,ohala ka odhi maber kony be nyaka medre manyisoni pesa nyaka ti mar ndiko joma konyo e ohalani.